Eng ireyu agere oret nekateta, ireyu komiten bek chemi oranoton kwenet, ako bek chuton ko kaingolken ak ngatatek ak ngungunyek kotangwarak koek ngatatek, eng yu mi bek chekaiburso eng olekabur koik keringoik ak manokto bechoton, ko yebun bik anan ko tuka anan ko karit ko ingolakse ngungunyek chukano ak bek, ko bek chutetan koyae ngatatyat koet eng barabaranitrn, niton komaimuch kobun bik anan akot ko karit, ngobun bik kochute ngatatek chutetan orit akosindan koba icheket eng yoton, akot karit eng ireyu koui konyokolanda kwo komasta ake anan mabunaksenorani, kit neyoe kochabok kou notetan ko bek chekabit eng kwenet chemabendi ,matindo oret olebune koba oldake

Atindonik ak cherutok achon chekirakas akobo koroi ko Chang nia, noton ko koroi komuti bik chechang eng orit sabarit akenge, ako koroi kobunate ole bek kityo, nyanjoshek tukul, inamen ako koroi kowendi ematinwek cheloen ,Wendi kongeten komasta akenge akoi ake, koroi koraa kotindo olda olekiburen eng orit komnye ak olekiriun, eng koroi koraa kotimach iamiste komi olekebendi keamisyen eng orit, akot koraa eng tabanutab koroitan komiten olekeuen asista, yan Wendi chito eng koroi koimuch komang yan kakokaititit orit, akonyon koyu asista, yutan koraa koimuch koger tukuk chechang anan ko kit aketukul netesetai eng bek orit, koroi komuti bik koboto aky karishek, Mami kit neimuche kowirtab koroitani eng bek, noton anyun kichame bik chechang amun kararan ako machileken ingomiten koroiteta.

Boisyoni eng kokwenyon koyoe yan kakiib tukuk cheu mokombet, ndoit, ak panget sikeboisyen eng ireyu , noton netai konyekebale taban taban yutetan ak keib tukuk chemi yondeta ,yekakebal kiwich ngatatek koba taban, yeitya koroban kobwane bek akonyokoburyo eng yuteta, nyon kobure bek koteremiken eng yuteta, yekakoterem bek choteta konyekerame ak indoisyek keibe koba komasino, ye kakeram bek choteta keib koba komasta ake ketesetai bek choton kobure ak yeroban koraa kobwane alak, nyokongolak ak chemiten, noton kotesen komabosak bek chutetan eng komasitet, kobwane vijana anan lakok chemengechen kochesanen bek chutetan, Ramu akobokoteksen komale tukuk chechwaket eng taban taban itab bechutan, ako eng yutan komi ngungunyat nekararan eng lakok chuton koboisyen kotech korik choton chechwak cheurerenen.

Imager inoni anyun konyone metinyun kabatisyet, eng ireyu agere tuka aeng, eik aeng chekiboisyen ketemisyen, noton anyun ko kakiratyi mokombetab eik kwenunywan nelelak nebirir, niton anyun kobwatwon kasarta anyun noton neyae bik yon mache kochab imbarenikwak eng betushekab minset, niton anyun kobarun kole eng yu inguni agere chito nekanamchi mokombeikab tuka chutetan, ako noton kotam kekete kobendi tukachuteta akobendi tukachuteta kochile mokombet eng batai asikomuche kotemis tukachuteta, eng yu ko kobeku kasarta anan ko betut kokakotem imbaret neo, ako eng imbaraniton kaketem koimuch kemin kounitetani.

Eng ireyu ko kanai bik tuan , netai kainenyin keguren wafula chebukati inendet ko kitononchin ngalekab biretab kura eng emet tukul, inendet kotinye kamanut neonia eng serikali, inendet komwae betut nekibire kura, eng emet ako inendet koraa nemwae neo anan neindochin emet eng betut nenyalunot, nebo aeng ko inendet neo netononchin emet presiden nebo emet, kainet nenyin kekuren, inendet neo netononchin emet nebo Kenya ako inendet nebongani kasisyek tukul koboto bik chemi ngwony inyin, inendet nebongani boisyonikab emet ak komwae bandabtai nebo emet aketukul eng Kenya, inendet koraa kotinye kamanut neo ,imutu bik chebo komaswek alak ak komaswek alak akotuyo koek akenge, ako ituitos koraa bororyoshek cheloen ,akot ematinwek chebo bii

Eng ireyu ko kanai bik tuan, netai ko kandoindetab IEBC, inendet neindochin ngalekab lewenishet eng emet, inendet koraa kotinye kamanut neon ngamun inendet ne mwae betutab lewenishet ako inendet koraa nemwae kole ngo nekaimuch kondo eng kuraishek anan ko lewenishet nekakyai, mwae inendet koraa ne kandoindetab emet ,ako inendet ko tinye mamulaka koyai tukul, eng komasi koraa ko neo neindochin emet, inendet ko tinye kamanut neu kitononchi emet, kosir kasisyek bik chechang ako inendet ne mutu bik kobun ematinwek cheterter koek choronok ak Kenya, ituitos koraa inendet bororyoshek chechang ngamun inendet ko tononchin tukul ko chebo komasino ak komasi ngobwa kotuyechin konayo tukul akoek akenge.

Oleanetite chito olekyoto boisyoni ko netai alenchini kocheng panget ak koswach tukul koumchi olda akenge, yeitya kakochanga choton kakoyum kochab koraa koyumchi olda ake alak, yekakoyam kotar tukul koyumi alenchini kocheng kit nekiiben neu kikaput anan ko kiniet, yeitya anyun konam ban akenge akonam kobal akowirchin kikaput nikanyindet, yekatar noton konam ake akobal kosto sakek akonde kikaput nenyin, yeitya kotar kobure eng yuno akoindo kikapunyin, alenchini inendet koib koba chako, yekakoit yuteta kobakoma eng bi, kimae yon kakoyamnyo kondeet kiniet ak kobit inendet ak yekakobir inendet korang akonam Kotor chematirak, yekatar kotesta koma inendet akoi betut nekayomnyo tukul, koimuch koyumi inendet akonde kiniet.

Eng ireyu agere chepkamatusyek aeng, netai ko kailach apronit nelel ak ngoriet nee buli, eng yuton ko chepkamatut netai ko ngalalchin chepkamatut nebo aeng, eng ireyu kokabur kou ne sipitali, chepkamatut nekalach apronit nelel ko ikochin guide and counselling nemi komasi ingo akobo ,eng yu ko ibaru kole inendet kitononchin ngalekab afya nemnye anan ko sabetabchi komnyeit, eng yu ko ngalalchin akobo olekiribtoken, asimanamin mnyanwakik, eng yu koraa agere uan sipitali iyeutetan ,miten bokosisyek chetinye kerichek eng orit, chere chepkamatut nino nemi komasta ake akobo sabetab chi anan ko oleriptoken chi asiko maimuch koityi mnyanwakik chematindo.

Achame boisyoni olebo ane ngamun boisyoni ko inyumnyume kasit neo, netai ko kasini ko toreti chito anan ko temindet eng ngalekab kebit tukuk chrchiket chekamin eng imbar, ako niton ko inyumnyume kasit kosir yon kewendi end lainit akenge ak ake kongeten komasitet akoi komasino, ibitoti yon iboishen pambit non info, ako niton komabaisyei ngubut ake tukul anan maimukat komi chito ireyu, yekariyat kityon konyil akenge kotar kasarwek alak imise koraa, inyumnyume kasit ako mabirto chi, bek koraa koboisye komnye, yon kayait chito, kowendi chito olelo ako kawesten bek chechang, nipuch inoni kowendi ako tine bek olda tukul, nyoru tukuk chekakimin eng imbar bek tukul, ako mami olerarchin.

Ngomnatet nemakat inai eng ireu ko, nyalu inai Ile sitimet netyana neyoche kobois eng komasta neu ireu, ako noton yekainai Ile maat anan ko sitimet netyana nemache eng yu, kotoretin komabelin anan ko mayai tukuk che kikwangen, karik chemakatin koraa eng yu kou chumainik kibatit ak tape measure, noton ko sikotoreten inai Ile kimache chumayot netyana anan ko kibatit netyana, yae notetan kasit konyumnyumit ngamun mewendi ichengati eng elelo , ichenge tukuk chuton akiibu betut akenge kobwa oleiaen kasit niton , noton anyun komabirtoken chito neyae kasit ni, anyone kityo ako biman chumainik chemakatin, ak kibatit koraa, yeitya anyun kotuya tukul ak koboisyen maikan .